Ore ena naa enkiremore ,naaketipat tolosho le maa amu teneremisho ltunganak netumi enkurma ashu endaa naa netumi enkurma nanyai neraposho ltunganak nesidanu ltunganak iseseni, nitokini atum si enamiri, na enemiri ntokitin naa kiidim ltunganak ainyangu entoki pookin nayieu neilpie maisha enye, neaku ore enkilemore entoki emaana oleng.